Boishonik chebo kotuyoshek chekikure sacco koiboru kele kiyumkei biik akyeityo kotoi tetutiet noton kikure sacco neiboru kele kiyumkei biik ana karuruket nebo biik en tetutiet nebo safaricom sacco konyolu koserkei chitugul amun boishen biik eloo lainishek chebo kompunit nebo safaricom ak kosuldaen boishonik che echen eng emet nebo Kenya safaricom Kobo komonut kosirkei chitugul asikobit konyorunen kelchin kotuyot noton bo safaricom sacco komonutik chekinyorunen kocheu besenwokik chebesendechin membaek chi.

Eng tetutiet neu nebo safaricom sacco koiboru kole katuiyet ap biik che chang ak yoe katuyoniton boishonik che ter ter koitchi meng'ik chebo emoni nyolu eng biik tukul koker kole kasergei eng safaricom sacco amun biik oleo koboishen lainishek chebo kompunit noto nebo safaricom, safaricom sacco ko toreti kokochin chemungarainik chepkondok chebo mung'aroshek akokoch kora kobotik chepkondok chetoretegei kobarait kobotishet nywan kararan angesergei aikenyorunen boishonik.

Piik chechang eng' emet nepo Kenya komakchingei somanet kiinet icheket ole kipoistoen rapishek nyolu keger kele kagiinet ichek ole kiriptoy rapishek asikopit koip keljin cheterter nyolu kiinet kopaishen rapishek en ng'omnatet komapoto wechawechet ortinwek cheimuch kepoishen siketoret piik cheu choton ko kechop petut negiinetishe akopo ole kipoistoen rapishek en yotok ketoche piik cho maingen kosir amaingen koitis asikonetkei en petut noton nepo tuiyet anan koimuch koraa ketach chito newendi komosta nepo radio asiikonet.

Betushechu komiten en inguni kokikondo missing' boisiokab muswoknotet kikoib boroindo neo muswoknotet nebo kasari ak kikeyau tugul chechang keboishen oret nebo simoit, ako oret nebo simoit konenyumnyum ako kararan koityi bik chebo mungaroshek ak chi aketugul nyumnyum libonishet nebo simoit mamakat iiboti rabishek en eut cheimuch kobetio ako simoit koraa koribe rabishek komobetio ako imuch koraa simoit isuldaen boisionik cheterter.

Chi aketugul en sobenyin kotindo bongonutik chekikopangan en sobenyin moten bongonutik chebo kasarta nenywach ak komiten bongonutik chebo kasarta nekoi, bongonutikyuk alono kasarta nekoi konam ak rabishek ko ochenge ortinwek cheimuch achemge rabishek chechang chetoreton asuldaen boisionikyuk cheterter, obongoni pker ole kayat mungaroshek cheterter cheibwon rabishek missing' komungaroshek cheu chebo omitwogik kochoktoi missing' amun mokyingee bik oleo omitwogik.

Boishet nebo kobotishet anan temishet kokikoboorionji charutik cheechen missing', ko okobotindet kochang kewelutik chekorobun missing' en temishet ko alan koitu kosoruek chei missing' oliet nebo sobet che anan komokinyoru olik chebo rurutik ak alan koraa komiten barak oliet chebo tuguk chekiminsen cheu kotondoleiwek ako koraa anan komenyoru indonyo neoldoen minutikuk ako imuch kochang missing' en imbar neyoe koyachekitun tuguchoton niton kokoimutyet neo missing' en kobotik eleo, ak kewelutiet ake konebo indondab emet.

Betusiek Che kimi en nguni ko kigoit tuguk ab moswoknatet nebo kasari Che keboisien en kasarta non kiyoktoi ak kiyokwech rabisiek miten moswoknatet agenge ne naat nekekuren mpesa noton ko kotoret bik Oleo amun mokyingei icheget mpesa asikobit kicherunen rabisiek anan kogonor kora rabisiek en yoton moswoknatet nebo mpesa kora ko igochin bik chepkondok chebo besendo Che kiguren Fuliza yon kametindoi kii mpesa kora kotoreti korib rabisiek

Asikeker kele kimi komie en miendab borto kobokomonut keikun agenge en tetutionoton netiche bik en miendab borto kimokchinigee kesir kee en tetutionoto asikobit kotoretech en ngalek chebo konyoiset anan koit mionuok chemokimuche kinyaa kokararan olon itindoi tetutioni tuche bik en miendab borto amun olon tokuikose komakararan borto anan kokakiker chi en sipitali kotoreti kolibonjin rabishek chekiyoche inendet konyolu keker kele kokimengik chebo emoni keiku kipagenge.

En betusiek Che kimiten en nguni ko ki kondo mising boisiet ab moswoknatet miten kadit nebo moswoknatetab kasari ne keboisien kegonoren rabisiek kadiniton kotoreti koger kole en kasarta non kimoche kicherun rabisiek ko kadiniton ne keboisien asi keboisien kadit ko anan maimuch keibot rabisiek Che Chang kobaten nyolu Kityo keboisien kadit noton ne kigonoren rabisiek iyaen liponishengung nebo tuguk Che terter ko keal ki kotoret bik kadini amun anan sait age ko Ma kitindoi rabisiek

En betusiek Che kimi en nguni ko ki kondo boisiet ab moswoknatet noton nebo kasari miten kadit ne naat keboisien keyoen lipanisiet nebo tuguk Che terter chon ki mokyinigei kadit ko kotoret kora bik chon tindoi rabisiek Che Chang ako mokonye koibot amun ibwote kole tot kechoren kobo kamanut ango tindoi kadit noton nebo kasari ne kigonoren rabisiek asi en kasarta non moche koalis ko chengei Kityo Ole alisien ak kogoito kadinoton

Biik oleo chebo dinit nebo kristionotet kotindoi kayanet neiyoni ichek kole bo komonut angikoito kebebertap taman nebo ropishek chikanyor eng kasarta non kikoitoi kebebertap taman ko kimwa serutik kounoton kole kikochin komuktoindet kepeperian kiten nebo rapishek chok asikobit kobaibait akine komuktoindet eng kipasengwet amun boishet nekararan nekakiyai bo komonut eng chi age tukul netochei ak nematochei ropishek koker kole kakikoito kebebertap taman amun boiboitu komuktoindet noton ak koyotchi biik kaberuroshek.

Kasarta agetugul yon kakilibanishe en duket komiten receipt nekeserwech neiporu kele keal ne ak ne en duket resitit noton koiporu lipanet nepo tuguk chekeip ak alwenyon po komanut kekonor risitit noton asindapitu chi netindoy kamanyunet komuch kewekchigei keger risitit inen notok akesoman sirutik chekigisir akenai olyet nepo tuguk kararan kora angekonor risitit asikenae kele kogotesak aalyet nepo tuguk anan kogo poso, toreti koraa receipt kenai ole kipoistoen rapinik cho.

En emet ab Kenya eng' kasarwek chekigopata anan chepo keny ko kimiten kabilosiek eng' emet ab Kenya chekisuldaen mung'aroshek choton ko ki mung'aret nepo kewal tuguk en tuguk imuch kogowalen kiit neu pandek owal ak artet ko noton ko ki mung'aret nepo petusiek chotok kabilet ne kinayak mising' ko nepo kambaek kipendi kambaek koaldaite tuguk akewaljinen tuguk alak kiindochin icheket kirwagindet ng'way nepo kasaroton nekeguren Kivoi kiuy mising' simame mung'ara notok amun kinaan makinyoru tuguk chekemache.

Betushek chekimi en inguni kochang tuguk chewolokse kongeten chebo mungaroshek, wolokse mungaroshek kongeten kwoldoi tuguk anum ak kwalda tuguk alak kit newole bik kowal mungaroshek koswe kot kotindo indonyo nekioldoen anan ii chome bik tuguk cheoldo olon chome bik kotesendaa bik mungaranoton ko olon mochome kowole mungaret ok kotoi mungaret ake boishonik chebo mungaret konyolu kosuldaen en oret noton nekararan asikenyorunen borot, nyolu keker kele mungaret aketugul nekiyoe konyolu keker kele mungaret aketugul nekiyoe kenyorunen rabishek cheimuch kotoretech en sobet.

Boisiet nebo kenyor kartasisyek chebo siget nebo lakwet kobo kamanut amun kiboisioten kartasisyek choton en komoswek Che Chang en lakwet kiboisioten en sukul ak keboisien en kanyaiset ak keboisien en kanyaiset kobo kamanut kechengchin lakwet kartasit nebo siget moswoknatet nebo kasari ko tom kotoret en nyorunet nebo kartasisyek chebo siget amun maigotoi en soet kartasisiechoton kobaten nyolu kesor en ketosiosyek Che chobe. Kartasisiechoton nyolu koker serkali kole kates komoswek Che kichoben kartasisiechoton chebo siget ak meet ak chang bik chebegu ak kochang lagok Che kisiche komakyinge tuguchuton

Asikisuldaen boisionik chebo somanet kokararan angiyomo somanet nebo muswoknotetab kasari ak somanet nekibendi sugul anan class kararan ingeyai besho somanet nekisomoni en class kobesho keboishen muswoknotet nebo kasari noton nekinyorjinigee en simoishekiok, kiboishen missing' oranoton bikonetishet en sugulishekab barak amun konetik en yoton komotosiche boroindo nebo konetis en class kokokorn nebo keboishen muswoknotetab kasari kararan koraa muswoknotetab kasari amun boishen lagok konoitos.

Eng betushek chekimiten nguni ko kikwo barak boishet nebo muswongnotet ap kasari lakok oleo konetengei icheget boroinwek chebo muswongnotet noton nebo kasari ako makobendi icheket kanetishet non bo kilass kararan ngiyom konetisiet nebo muswongnotet ap kasari ak non kibendi kilass asikobit konyor lakok ng'omnotet ne kararan nemakchingei icheket kiboishen mising somananito bo muswongnotet en sukulishek chebo barak en emoni amun kikonai kipsomaninik koboishen simoshek kwak eng somanet.

Lagok chemengech konyolu keker kele kakinet icheket en oret nekararan asingiechekitu icheket koik bik chekimondo kee, nyolu kinet lagok akobo tuguk cheu muitaet ak sobet kotokomengechen, nyolu kinet lakwet konai kole yoche koyamak en kit aketugul kerker ngo kiten anan kowo nekokikochi konam koten noton ok koboiboechin inendet, asikinet lagok kou notok ii konyolu kemwaen otindonik anan keororchin icheket otindonik sikobit kokkuyo komie akobo kit nekimwoe kararan ingonai lakwet komuita missing' kongeten kasarta nemingin akoi koet.

En mungaroshek chechang en emoni anan korotinwek alaktugul komiten ortinwek cheboishen icheket asikobit komut kastumaek chechang imuch koboshi oliet nebo tuguk cheoldo anan koraa kokochi konunotoik kastumaekyik olon kowo chi makawet ak kikochi konunotiot chito nebo makawet koiboru kele noton kooret agenge nebo tokset nebo konyo makawanoto en kasarta aketugul ingokochi konunotiot ko en betut nerube konyone kastumayandonoton makawanoton ak koraa komutu chotonokyik konoton kotese kastumaek en makawet.

Boishet nebo ropisiek Kobo komonut eng chii agetugul nyolu koker chii kole kiboishen ropisiek en oret noton ne kararan nemaboto wechowechet andayan akere tupchenyun nemining ko nyernyeren ropisiek amu ingen akobo pesendo ko miten aratinwek cheimuche kengalal tuwain arorchin konai uinwek anan kewelutik chekinyoru olon kichenyei rapishek ko en yoton ko much anyun konai akobo amune sikonyolu kerip rapishek angot keboishen rapishek eng oret nebo wechowechet ko imuch keseretien en betushek chebuone amun kikiboishe ropisiek eng oret nemakararan.

En sipitalishek cheechen cheinyoe mionuok cheterter kotindoi tuguk choton chetoreten bik chemiondos miten kitokushek chekimokonen bik choton chemiondos, kitokushek kokikotoret bik missing chon miondos amun en kasarta non nyoru konyoiset chito komakat kokobur koru inendet kokitondochoton kokochin chito boroindo nebo komuny olon konye kinyaa, kitokushek koraa komiten chekisiptote cheu chemiten en karit non kimuten chito nemioni, kitokushek kewole koraa olon kokoyachekitun koimuch kewal ingoroik chon kokiito en yoton.